Ma chalo klas mar timo jim. Miyo ng'ato yudo ber mang'eny madongo e ngimane. Achiel kuomgi en kum chuny. Gima itimo kaeni miyo chunyi pong'o gi remo mamio obedo motegno kendo miyo remo dhi maber e ringreni duto. Ka itimo kamae pile ka pile mano nyalo konyi mondo kik iyud pek mag adundo kendo miyo remo bedo maber. Ber machielo tudre kod pek mar ringruok. Gik ma itimo kamaeni wang'o calorie mang'eny nikech kinde ka kinde itiyogi leche mang'eny. Mano miyo ibedo gi kilo maber bende en adier ni itiyogi ler mag tielo gi mag bamb maketogi motegno kendo mio gibedo gi teko bang' kinde mang'eny. Tugoni bende nyalo geng'o tuoche kaka tuoche mag choke ka idongo. Gikone bedo e group mar loso ringruok kaka mae ni, nigi ber ainya mag paro kata mag chuny. Tiyogi del, itiyogi dendi mar golo chemical mamio ng'ato winjo maber manyalo duoko piny parruok, luoro kendo kata paro mang'eny. Bedo e klas bende miyo ibedogi paro mar bedo e kind jii kendo nyalo miyo ibedgi gombo mar timo gikmoko. Ma

Pichani nyiso nyathi matin manyako, ma oruako lewni ma pink ka oneno camera giluoro ka bathe kanyo en but ot moger gi lowo. Ma nyiso ni en egwenge kata kama ok odongo ahinya. Enyime kanyo nitiere jathieth man gi gloves marieny ahinya ka odhiro yath e luet nyathino ka otiyo gi sirenj. Gik matimorego nyiso nyathi ,mayudo injection mar thieth mar chanjo. Chiwo chanjo gin gik madwarore ahinya e geng'o tuoche kendo ahinya ahinya ekind nyithindo matindo kendo kinde mang'eny imiyogi ga e kuonde maji odak eiye moriwo nyaka kuonde mabor. Kata obedo ni ng'ol mar nyathino nyalo bedo nikech gik mopogore opogore ok nyis ni ok onego miye chanjo ma pile ka pile to chanjono nyiso ni thieth nyalo yudo to kata jotije mag thieth mawuotho e aluora kamiyo nyithindo chanjo.

Teko mar stima miyo gike tich kaka redio, televishen kod simu mag lwedo teko kagitudo oganda gi weche manyien kod mbui mag tudruok. Bende omiyo factories kod mashinde kod ohala teko mamio jii medo loso gik moko. Giloso gikmoko mopogore opogore mag yudo mwandu kendo gimio jii bedogi thuolo mag yudo tije e sector mopogore opogore. Tich mar stimani miyo bende gik thieth bedogi teko kaka fridge mag keto yedhe mag chanjo kod kaler kuonde thieth. Ma medo bero kendo yudo thieth bedo maber ainya ainya e gwenge maoko magin rural. Bende bedogi stima eudi kod skunde miyo nyithindo somo bang' otieno mamio puonj bedo maber. Bende omiyo jii bedo mayot yudo gik ma itiyogo e somo mar digital. Mogik tiyogi stima miyo ler bedo mamio ng'ato bedogi thuolo malach mar somo kod tio. Kendo miyo ng'ato bedogi arita maber bende. Kendo omiyo ng'ato bende bedogi nyalo mar tiyo kod gige ot mamiyo ng'ato bedo mamor.